Mũgũnda wakwa rĩ, tũtambĩ tũrĩa tũngiaga mũno nĩ igunyũ, na ũme, mũno mũno thũkũma-inĩ na mboga-inĩ. Ũrĩa njĩkaga nĩ atĩ handaga ndania na ngahanda rosemary kũu thiiniĩ, nĩgetha tũtambi twaigua mũrukĩ tũkora. Nakuo nyanya-inĩ kwĩ hĩndĩ ciambagia kũũma, ndimenyaga nĩ mũrimũ ũrĩkũ, no nĩ ndoririe ngĩrwo ndona igĩka ũguo batairwo nĩ gũcimũnya na ndĩcite, nĩgetha itikarwarie iria ingĩ. Koguo ũguo nĩguo njĩkaga.

Ũrĩa njĩkaga nĩgetha ngatigĩrĩra mahĩũ makwa mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, wambere nĩ atĩ ng'ombe ciakwa na mbũri ciakwa nĩ ndĩciheyaga ndawa cia njoka o thutha wa mĩeri itatũ. Wakerĩ nĩ atĩ nĩ hataga kiugũ na nyũmba ya mbũrĩ o mũthenya o mũthenya nĩguo gũtigakorwo na gĩko kana maĩ mekwo mataniarĩte. Wa gatatũ nĩ atĩ ingĩkorwo nyeki kana thara ũrĩa ndĩnagwo ndũraigana-rĩ, nĩ nyongagĩrĩra irio. Ringĩ ngathiĩ ngagũra irio cia nduka kana ngagũra thara kwa mũndũ, nĩgetha mahiũ makwa makarĩa makahũna. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ngũraga cumbĩ, akorwo nĩ wa ng'ombe ya iria ngagũra, ndegwa ngamĩgũrĩra cumbĩ wayo, na ona mbũri ciakwa ngacigũrĩra cumbĩ, nĩgetha mahiũ makwa magakorwo gũtirĩ kĩndũ maraga mwĩrĩ.

Rĩrĩa ng'ombe ciakwa kana mahiũ mangĩ marũara rĩ, ũndũ wa mbere njĩkaga nĩ kũmeeharanĩria na mahiũ maya mangĩ, nĩgetha angĩkorwo nĩ mũrimũ ũngĩgwatanio rĩ, ici ingĩ itikagĩe. Wa kerĩ nĩ atĩ nĩ hũragĩra ndagĩtarĩ wa mahiũ naihenya, agoka nĩgetha akarora nĩkĩĩ kĩũru na agacihe ndawa akoro nĩ ciagĩrĩire. Ningĩ nĩ ngeragia gwĩciria nĩkĩĩ kĩngĩkorwo kĩarehe mũrimũ ũcio, akorwo rĩngĩ nĩ maaĩ cianyua mathũku, rĩngĩ nĩ kĩndũ ciarĩa, kĩndũ itara rĩaga ngamba ngatiga gũcihe.

Atangathi a mohoro arĩa nyendete gũthikĩrĩria rĩ, wa mbere nĩ Jef Koinange, akoragwo station ya Citizen tv, na ndĩmũthikagĩrĩria tondũ wa ũrĩa aragia gĩthũngũ. Wa kerĩ thikagĩrĩria nĩ Mũriũki wa Mũchoki nake akoragũo Inooro tv, na nĩ mũgambo wake nyendete. Na mũndũ ũngĩ thikagĩrĩria nĩ Wakarura wa Nyũtũ, onake akoragwo Inooro tv, ndĩmwendete tondũ nĩ mũirĩtu mũthaka mũno, na nĩ njiguaga ona mũgambo wake ũkĩngenia.

Ũgũri wa indo intaneti-inĩ niĩ nĩ nyonaga wĩ mwega kũrĩ kũgũra nduka-inĩ iria irĩ hakũhĩ naniĩ. Tondũ wa mbere wahota gwetha kĩria ũrenda nduka-inĩ icio wage, kana akorwo ona kĩho rĩ, ũkwendaga kĩnenanene kana kĩninanini na ndũnona. Nĩngĩ intaneti-inĩ tondũ ikoragwo ciĩ nyingĩ na irendio nĩ andũ aingĩrĩ, mũndũ nĩ ahotaga kũrorania nginya ũkona kĩrĩa gĩagũkenia ũkagũra kĩo. No thĩna nĩ atĩ ũkĩgũra na intanetirĩ, kĩndũ kĩũ nĩ kĩgĩaga goro tondũ ũkũrĩha mwendia na ningĩ acoke akũrĩhie wĩyethere mũndũ wa gũkũrehera, koguo gĩgakorwo kĩna goro gũkĩra nduka-inĩ.

Macini ĩno ĩkoragwo ĩrĩ ya kũnogora magũrũ, na kaingĩ ĩkoragwo nyũmba-inĩ cia kũnogora mwĩrĩ. Rĩa mbere kũmĩhũthĩra ndarĩ nyũmba-inĩ teyo, na ngĩonio ũrĩa macini ĩno ĩhũthagĩrwo. Ngĩhũthĩra ta ndagĩka ithano, no ngiuma hau ndaturagwo nĩ magũrũ na ndaiguaga nogete ta ngũthiĩte nyũmba ya goroba ikũmi. Kwoguo nĩ macini itendete kũhũthĩra ũguo mũno, no ndaikaikara nĩ hũthagĩra rĩmwe na rĩmwe.

Rita rĩakwa rĩa mbere gũcindana harĩ gũthaka mũbira wa magũrũ rĩ, ndarĩ kairĩtu ka kĩrathi gĩa gatatũ na tũacindanaga na airĩtu a kĩrathi gĩa kana. Rĩu niĩ ndioĩ gũthaka mũbira ũyũ, koguo ndaũringaga na ciara cia magũrũ na ngaigua ruo mũno, ndaigua ruo ngĩmenya ndikũũthaka rĩngĩ. Koguo mũbira wanguhagĩrĩria, naniĩ ngora. Nĩ ndirikanaga nĩ twacindirwo mũno mũno.

Maya nĩ macindano ma nyĩmbo na ndacĩ cĩa kindũire, na nĩkio andũ aya mehũmbĩte ugũo, anake makehũba macũka na makeyoha mũcibi na magocoka ningĩ makehaka ira nao airitu magekĩra nguo cia rangi uhaana gĩtĩĩri, agakuua kĩihuri na nginya onake akegemia uthio na ira na njuĩrĩ yake akamĩhumbĩra utauria kwahũmbĩragwo tene.

Nĩ kũrĩ njĩra nyingĩ cia kũgirĩrĩria kĩgunyũ gĩa ngũnga mũgũnda -inĩ wa mbembe, wa mbere nĩ atĩ nĩ harĩ mũmera wĩtagwo desmondium ũhandagwo na mũrukĩ waguo nĩ wũingataga igunyo ici mũno wa kerĩ nĩ atĩ mũndũ angĩitĩrĩria mũhu, mũhu nĩ ũrũrũragĩra ĩgunyũ ici na kwoguo no ciage gũka mbembe-inĩ icio na ningĩ mũndũ angĩtherũkia mahuti ma marũrũ onamo ũrũrũ ũcio nĩ wũingataga ngũnga, rĩa mũico nĩ atĩ mũndũ no ahũre ndawa ya kũgũra nduka-inĩ ya ngũnga.

Gũcerera mĩciĩ ya ciana cĩa ndigwa kana ciana iria itarĩ kwao rĩ nĩ ũndũ wĩ bata mũno tondũ kaingĩ ciana ici itikoragwo na mũndũ ũraciĩciria ũguo kwoguo nĩmaikaraga rĩngĩ mangĩgacererwo kana mangĩkaheo kĩndũ. Rĩu hĩndĩ ĩria andũ macera mamatwarĩra irio, mamatwarĩra nguo, mamatwarĩra tũnyamũ twa gũthakaga natuo na maikara thĩ rĩngĩ marĩyanĩra hamwe rĩ ũcio nĩ ũndũ ũkenagia ciana ici mũno na ũgaciririkania atĩ no ikoragwo irĩ na bata.

Mogarũrũku ma rĩera nĩ mahutagia ũingĩ na ũgayũkania wa tũtambi ona mĩrimũ. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa rĩera rĩacenjia na kwĩna riũwa rĩnene mũno-rĩ, nĩ gũkaga tũtambi tũrĩa twndete rugarĩ. Ningĩ rĩrĩa mbũra yaingĩha-rĩ, tũtambi nĩ twambagia gũthama tũgathiĩ kũrĩa tũkuona gĩakũrĩa. Nĩ gũkũgĩa kĩndũ ta ngigĩ kũngĩgĩa riũwa mũno, indo ingĩ mũtaronaga mwambĩrĩrie kwona, na tondũ tũtambi kaingĩ nĩ tũkuwaga mĩrimũ-rĩ, ũguo noguo mĩrimũ ĩthiaga ĩgĩte kũndũ na kũndũ.

Nĩ kũrĩ indo nyingĩ ingĩhũthĩrwo handũ ha ndawa kũhũrana na tũtambi, ta rĩu kĩndũ kĩna mũrukĩ kaingĩ tũtambi tũtiendete koguo kĩndũ ta mariya ma mũbangi no mahũthĩke na nĩ harĩ kanyamũ kangĩ karĩyagwo nĩ ng'ombe getagwo desmodium onako gatiendetwo nĩ tũtambi, koguo nĩ gateithagia, ningĩ ona indo cia kũrĩa indo ta ndania, indo ta rosemary nĩiteithagia mũno tondũ nacio nĩirĩ mũrukĩ. Kĩndũ kĩngĩ kĩngĩhũthĩka nĩ kĩndũ kĩrũrũ kĩndũ ta mbakĩ mahuti ma marũrũ mangĩtherũkio maaĩ macio mamo nĩmateithagia tondũ tũtambi natuo kaingĩ rĩ tũtiendaga kĩndũ kĩrũrũ.

Niĩ ndiendete gũthambia indo, no ona itendete nĩ ndutaga wĩra ũcio hakuhĩ o mũthenya tondũ angĩkorwo nĩ tũraruga o mũthenya, no mũhaka gũkorwo na indo maita maingĩ maingĩ. Kĩrĩa gĩtũmaga mene wĩra ũyũ nĩ indo ici ikoragwo na maguta, koguo no nginya ũkũhe, rĩmwe kwĩna thaburia ĩirire koguo nonginya ĩkuhwo mbiro yume, ningĩ imwe ciĩna macani, manyeni, iria ingĩ ciĩna indo ciũmĩrĩire. maũndũ macio mothe nĩ ndĩmathũire.

Nderutire gũtwarithia baithikiri ndĩ kairĩtu kanini, na baithikiri ĩrĩa twerutaga nayo yarĩ nene mũno tondũ yarĩ ya mũndũ mũgima. Yarĩ ya ithe wa kairĩtu twathomaga nako. Ũrĩa twekaga nĩ atĩ twathiaga handũ haikũrũkĩrĩru, ũgatindĩkwo ũgathiĩ ũthiĩte ona ũtekũhota kũnyĩta mburĩki ũgathiĩ ũkagwa o kũrĩa ũkũgũa. Rĩu he mũthenya ndagũire handũ rũgiri-inĩ ngĩtihangio mũno, ona ũmũthĩ ũyũ nĩ ngoragwo na alama cia mũthenya ũcio.

Mbathi ici ciĩtagwo nganya. Na ikoragwo igemetio mũno ciĩna mandĩko, nĩ icoretwo, ciĩna matawa, na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ikoragwo na rũĩmbo rũanĩrĩirio biũ biũ. Rĩmwe ona mũndũ aingĩraga ũgakora kwĩna bindio irathakwo kuo, na nyĩmbo iria irathakwo kuo nĩ cia ũra thoni biũ. Ningĩ rĩmwe nĩ ikoragwo na goro kũrĩ matatũ ici ingĩ cia kawainda, na ikoragwo na makanga maingĩ koguo rĩmwe ndũmenyaha nũũ ũkwĩra nĩ ũrenda kuuma ngari wakinya kũrĩa ũgũthiaga.

Mũtumia ũyũ nĩ kũruga araruga na ararugĩra handũ nja, handũ hena nyeki na mĩtĩ. Arahũthĩra riko rĩa ngũ, no rĩrĩ ti rĩrĩa rĩa kawaida, rĩa mahiga matatũ. Rĩake rĩthondeketwo na rĩũmba, na rĩgathondekwo ũndũ thaburia ĩranyitĩrĩrwo wega, ndĩngĩgwa na ningĩ rĩgakorwo rĩraĩkĩrĩrwo ngũ mwena ũmwe, kwoguo rĩtingĩhũthĩra ngũ nyingĩ ũguo. Ningĩ hena kana, karoka kũrora nĩkĩĩ nyina araruga.

Riita rĩakwa rĩa mbere kũoya nyamũ ici cia kũnogora moko rĩ, ndoire ya ũritũ wa kiro twendi, na ngĩigwa ĩrĩ nditũ biũ. Ũrĩa wa ndeithagia agĩũka akĩongerera ĩngĩ ĩgĩtuĩka ya kiro thate, na ngĩhota kuoya. No yathiĩ na mbere ya kinya kiro fĩfte rĩ, nĩ ndaremirwo biũ, nginya ona nĩ kũrutwo ndarutirwo rungu rwa yo, na kuma hĩndĩ ĩyo ndirĩ ndageria kũmĩhũthĩra rĩngĩ.

Nguo cia mĩtumba niĩ thiaga kũgũra gĩkomba. Ngathiĩ rĩngĩ kuma thaa inya nginya thaa mũgwanja ũguo, na ngathiũrũrũka kũndũ kũingĩ tondũ thoko ĩyo nĩ nene mũno, nĩgetha ngona kĩrĩa ndĩrenda. Thogora ũkoragwo ũrĩ wa kuma rĩngĩ ciringi mĩrongo ĩrĩ nginya magana merĩ kũringana na ũrĩa kĩndũ kĩu kĩhana. Ningĩ hakuhĩ na gwitũ nĩ kũrĩ nduka yendagia nguo cia mĩtumba thaka mũno, ĩtagwo Think Twice. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mbeca nĩ thiaga kuo, ngakora rĩngĩ marendia o kĩndũ o kĩndũ magana matano gĩakorwo nĩ kĩndũ kĩega ngagũra, na rĩmwe magakorwo marendia kĩndũ magana merĩ.

Haha nĩ handũ mwena-inĩ wa iria na hathondeketwo harĩ ha andũ gũka gwĩkeneria ho, hakaigwo itĩ na hakaigwo metha na mũndũ oka akaheo kĩrĩa akwendaga kũrĩa, kana kĩrĩa aranyua. Rĩu andũ magaikara hau mahoreire makerorĩra irĩa, akorwo riũa nĩ rĩrathũa makerorera na ningĩ makahũrwo nĩ karũhuho karĩa gakoragwo gakiumana na iria-inĩ. Kuoguo haha nĩ handũ ha gũka hĩndĩ ĩrĩa mũndũ rĩngĩ arĩ mũnogu agoka agaikara akahorera.

Ũyũ nĩ mũthenya wa graduation na mũirĩtu ũyũ nĩ ũmwe wa arĩa maheo ndigirii mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mũthenya wa gĩkeno tondũ mũndũ akoragwo agereire maũndũ maingĩ mĩaka ĩyo ĩna kana ĩtano mũndũ akoragwo athomete. Kwoguo kũhota gũkinya mũthenya ũyũ nĩ ũndũ mũnene na kũmenya atĩ rĩu kuma haha nĩwaheo rũtha rwa gũthiĩ gwetha wĩra nakũu nja na wanjia gwithũkũmĩra nĩ ũndũ ũkenagie andũ, ningĩ bamĩrĩ nĩ ĩkenagĩrĩra gũkorwo mũndũ wao nĩ aheo ndigirii mũthenya ũcio.

Haha nĩ handũ ha gũthakĩrwo nĩ ciana, na kaingĩ cukuru cia natharĩ nĩcio ikoragwo na handũ ta haha. Hakoragwo hena mĩcuha na handũ ciana ihaicaga ningĩ igacoka igaikorokĩrĩra na tũmaũndũ tũngĩ twa gũkenia ciana. Kĩndũ ta gĩkĩ nĩ kĩrĩ bata tondũ twana twathaka nĩ tumaga hau tũtuikĩte arata ningĩ tũkamenya gũikarania na tũgakorwo twĩ twana tũcanjamũku nĩgetha ona mwana athiĩ muciĩ nĩahotaga gũkoma wega.

Ũyũ nĩ mũhiki na nĩ hĩndĩ akinya kũrĩa igongona rĩu rĩa ũhiki rĩgũkorwo. Ehũmbĩrĩte ũthiũ tondũ ndari arakinya harĩa mũhikania arĩ na ekĩrĩte nguo ya ũhiki ya rangi mwerũ, ĩna gĩcũrĩ kĩnene kĩrĩa arateithio kũnyitĩrĩra nĩ mũrũgamĩrĩri wake. Mũhiki ũyũ akuĩte mahũa mohetwo na ribbon ya rangi wa purple na rangi ũcio noguo wĩ nguo ya mũrũgamĩrĩri ũyũ mena nake, marehwo nĩ ngari njirũ ya PRADO

Haha nĩ handũ ha gũikara thĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araruta wĩra, na hathondeketwoo ũndũ hataroya nabathi nene he rumu ĩyo, nĩkĩo metha ĩno ĩna drawer nĩ getha indo iria ingĩigĩka thĩiniĩ kuo, ikaigĩka nacio indo iria ingĩ ta mabuku ibangĩtwo ciganĩrĩirwo na ona printer ĩkaigwo handũ kona-inĩ. Nakĩo gĩtĩ gĩikĩtio ta handũ rungu rwa metha nĩ getha mũndũ arĩkĩrutaga o rĩrĩa aragĩbatara hagacoka hakaigwo kĩndũ gia kũnyua na kĩndũ gĩa kũrĩa na hagatigwo hena handũ mũndũ angĩigĩrĩra akorwo nĩ kompiuta kana ibuku rĩrĩa arahũthĩra.

ĩno nĩ tablet ya ciana na nĩngũrĩte tablet maita maiganona rĩambere ndethire ya raithi ngĩona ya ngiri mũgwanja na ngĩgũra no yaikarire ota wiki igĩrĩ ĩgĩthũka ngĩikaikara ningĩ ngĩetha orĩngi ngĩona ya ngiri ikũmi ĩyo ciana nĩciahũthĩrire mũno no mũthenya ũmwe nĩyagũire ĩkĩaga kũruta wĩra na ĩgĩthũka ũguo ,rita rĩa gatatũ ningĩ ngĩetha no hĩndĩ ĩyo ndiethire intaneti-inĩ nĩ niĩ ndetwarire nduka-inĩ ngĩthiũrũka nginya ngĩona ya ngiri ikumi na igĩri noĩyo ĩrĩ oho nomahũthagĩra.

Mabuku marĩa nyendete gũthoma mũno mũno, nĩ mũthemba wa ng'ano cia wendo. Tondũ kaingĩ niĩ ngoragwo ngĩthoma nĩgetha nogoke meciria, kana rĩngĩ nĩ gũĩkenia, nĩkĩo nyendete mabuku ma muthemba ũcio. Ningĩ nĩ thomaga mabuku ma history, rĩmwe ngathoma history ya Kenya, na rĩrĩa rĩngĩ ngathoma history ya mabũrũri mangĩ marĩ Africa, maũndũ mangĩ tũtathomete cukuru, ndathoma mabuku maya nĩ menyaga.

Ũyũ nĩ mũrũrũngano, na arĩa mararũrũngana nĩ andũ ethĩ, na mũno mũno anake nĩo maroneka. Hena mahiga thĩ, koguo kwahota gũkorwo he andũ megũikanagĩria mahiga. Ningĩ rĩera-inĩ kwĩna ndogo, no akorwo nĩ ndogo ĩrĩa ya gũita maithori, ĩrĩa rĩngĩ nĩ borithi cimaikĩirie. Hena ona mũndũ ningĩ ũroya mbica na video ya mũrũrũngano ũyũ.

Niĩ na ciana ciakwa nĩ twendete mũno kwĩrorera terebiceni, tondũ nĩ ĩtũmaga mũndũ acanjamũke hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũboeku, na hĩndĩ ĩrĩa hena mathaa rĩngĩ mũndũ atareka ũndũ rĩ, nĩ ĩteithagia mathaa macio magathiathia. Kĩrĩa tũĩroragĩra mũno nĩ katuni, na hangĩ korwo hatirĩ na katuni, tũgetha movie tũngĩhota kũĩrorera tũrĩ ithuothe. No kaingĩ ndiendaga kũona maũhoro, hĩndĩ ĩrĩa tũĩna ciana tondũ maũhoro hĩndĩ ĩmwe nĩ makoragwo na maũndũ, rĩngĩ kwĩna mĩtino, rĩngĩ kwĩna maũndũ moru mahanĩkire, na ndiendaga ciana ciakwa ciĩrorere maũndũ ta macio.

Gũkoma nĩ ũndũ wa bata tondũ nĩ ũteithagia mwĩrĩ kũhurũka angĩkorwo mũndũ aima mũnogu na ona angĩkorwo mũndũ auma na meciria maingĩ-rĩ, akamba agatigana namo, akahurũka nĩ getha agĩũkĩra agakorwo nĩ mũkenu, nĩ mũcanjamũku na ndaragonderera maũndũ-inĩ make. Nĩ nyendete gũkoma na o mũthenya nĩngomaga mathaa manana na rĩmwe ona kũngĩhoteka nĩngomaga mathaa kenda, na nĩma nĩ njũkĩraga ndĩ mũndũ wĩna hinya.

Mĩtino ya barabara nĩ ĩhanĩkaga kaingĩ, na hakuhĩ o mũthenya o mũthenya nĩ gũkoragwo na mũtino handũ. No ma nĩ atĩ, mĩingĩ ya mĩtino ino rĩ, nĩ ũndũ andũ mangĩhota kũĩrigĩrĩria angĩkorwo ngarĩ nĩ igũtwarithio wega, na andũ maheyane gĩtĩo, na matigakorwo makuĩte marĩ aingĩ kũrĩũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ ndirikanaga mũtino ũmwe ndakorire, na ngari yahũhũnjĩtwo ona ndũngĩamenyire yuma ngari ya mũthemba ũrĩkũ.

Guitũ-rĩ, kaingĩ nyonaga andũ marĩanagĩra hamwe me metha-inĩ o hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maambũra, tondũ hĩndĩ ĩyo irio irugagwo ciothe ikarehwo metha-inĩ, andũ magoka makarĩra hamwe. No mĩthenya ĩno ĩngĩ ya kawainda-rĩ, andũ marĩaga o mũndũ rĩngĩ na mathaa make kana oharĩa mũndũ akarĩra. Tarĩũ no ũkore mũtumia ararĩra riko-inĩ, mũthũri nake akarĩra metha-inĩ, ciana nacio no cirĩre nja. Na tondũ gũtirĩ mũndũ ararĩanĩra na ũrĩa ũngĩ, gũtirĩ hĩndĩ monanaga rĩrĩa mararĩa.

Aya nĩ andũ agima marathaka, na nĩ athuri na atumia. Andũ aya marutaga wĩra kũndũ kũmwe na nĩ kũbanga marabangĩte mũthenya wa gũgathiĩ handũ mũkawa-inĩ. Mathiĩ marĩanĩre, manyuanĩre, mathake mathambĩre, ningĩ macindane me ta timu igĩrĩ, na meke maũndũ marĩa ciana ciĩkaga hĩndĩ ĩrĩa irekenia, nĩgetha macanjamũke na manogo ke mĩĩrĩ, nĩgetha magĩcoka rĩ magakorwo marĩ andũ akenu na andũ anogokũ biũ.

Ingĩtua kũruta mũndũ kũnogora mwĩrĩ-rĩ, ũrĩa ingĩka nĩ atĩ ingĩmwethera mũndũ ũrutaga wĩra nyũmba ici cia kũnogora mwĩrĩ, nĩgetha amũthomithie ũrĩa angĩka nĩgetha mwĩrĩ wake ũikare ũrĩa arenda. Ahota gũkorwo nĩ ũritũ arenda kũnyihia, ahota gũkorwo nĩ kĩũga arenda gũthondeka, amuonererie ũrĩa egũĩka nĩgetha akinyanĩrie ũrĩa arenda. Ũndũ ũngĩ tũngĩka tũngĩthiĩ intaneti-inĩ, mũno mũno tũthiĩ YouTube tũrore angĩkorwo ũrenda mwĩrĩ waku ũhane ũũ, ũũ nĩguo ũngĩka.

Ingĩona mũthigari wa barabara rĩ, nĩ maũndũ maingĩ mokaga mecirianĩ makwa tondũ ndanacemania na a mĩthemba mĩingĩ. Nĩ harĩ ũrĩa ũrũgamagia ngari agetia marũa ma licence akarora na agacoka akareka ngari ĩyo ĩthiĩ. Ningĩ nĩ harĩ na ũrĩa ũkoragwo na bata na kũheo ihaki ũguo ũco aneo ciringi mĩrongo ĩtano gũtirĩ kĩndũ atindaga akĩrora ona ngari ĩyo ingĩkorwo ĩihũrĩtio mũno. Ningĩ nĩharĩ arĩa marũgamagia ngari nyingĩ mũico magakorwo ona nĩ njamu marekĩra kũrĩ kũmĩeheria.

Ũhoro wa kũũngania macuba ma plastic nĩgetha magatuĩka makũhũthĩka rĩngĩ nĩ nyonaga wĩ mwagĩrĩru tondũ wambere macuba maya makoragwo me maingĩ mũno. Koguo hĩndĩ ĩrĩa matigwo o ro ũguo rĩ, nĩ maingĩhaga makambia kũhinga kũrĩa maĩ mageragĩra ningĩ magatũma kũndũ kũhane gĩko. Koguo hĩndĩ ĩrĩa meherio nĩ gũtheratheraga na ningĩ andũ aya marogotaga macuba rĩ, nĩ magĩyaga kaũndũ ga gwĩka, kaũndũ karamarehera mbia koguo magatiga gũikara o ũguo tũhũ.

Kũrũrũngana kwa andũ mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa makũĩte taĩri magathiĩ magaciga bara rĩmwe ona magakia mwaki hau rĩ nĩ nyonaga arĩ ũndũ mũru tondũ kaingĩ mahingaga bara na arĩa mahingagĩrĩrio makaremwo nĩ gũthiĩ kũrĩa marathiĩ rĩ ona ti andũ arĩa mauma na thĩna nao, he mũthenya twathiĩte kũruta wĩra handũ tũgĩkinya tũgĩkora bara nĩ hinge, tũkĩgeria gũthiũrũrũka mũthenya mũgima ona tũtiahotire gũthiĩ kũrĩa twathiaga ũguo ndirikana ũguo ngona ũyũ ti ũndũ mwega.

Ũhoro wa gũthomithia twana kuuma tũrĩ tũnini-rĩ nĩ ũndũ wa bata rũrĩrĩ-inĩ ruitũ tondũ nĩ tũĩ ũrĩa mwana athomĩthagio arĩ mũnini ona aneneha ndatiganaga naguo. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa mwana onio bata wa gĩthomo tene-rĩ, noguo athiaga na mbere na gũthoma na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia ũgatũma andũ aingĩ metĩkĩre gĩthomo na gũgakorwo gũtirĩ na ciana nyingĩ cirarega thukuru hĩndĩ ĩrĩa ciathi thia.

Prince Indah nĩ mũini wa nyĩmbo cia kĩnjaruo iria ciĩtagwo Ohangla na ikoragwo irĩ nyĩmbo cia ndaci kana cia gwĩkenia aciariirwo mwena wa Siaya no mũno mũno arereirwo Nairobi mwena wa Huruma na arĩ na ũkũrũ wa mĩaka mĩrongo ĩtatũ. Onakorwo ainaga na kĩnjaruo nĩ kũrĩ hĩndĩ manyitanaga na aini a kabira ingĩ makaina nyĩmbo ta kwĩ hĩndĩ merĩga kũina nyĩmbo na Samidoh Mũchoki. Prince Indah nĩarahikanirie ta wiki ĩmwe thiru na mũtũmia wake ararutire kauntĩinĩ ya Migori mũtumia wĩtagwo Winnie.

Gũcenjia rĩtwa rĩrĩa rĩ kandi-inĩ ya mwana ya gũciarwo rĩ, ũngĩkorwo ũratũmĩra rũrenda wambere nĩ atĩ ũkũingĩra e-citizen, wethe harĩa maũndũ ma kandi ciagũciarwo makoragwo, ũhingũre ho, naho hau wethe harĩa kandi icenjagĩrio, nĩharĩ bomu ihũragio. Warĩkia kũihũria bomu rĩ, nĩharĩ mbica ciĩkĩragwo. Wambere nĩ atĩ nĩũgwĩkĩra notibikĩconi ya mwana ũcio ya gũciarwo nawĩkĩre kandi yake ya gũciarwo ĩhũrĩtwo mbica wega, mbica ĩhana nĩyo orinjino haya ũcoke wĩkĩre kĩbandĩ kĩa aciari: nyina na ithe. warĩkia ũguo rĩ, nĩ kũrĩha ũkũrĩhĩra na bomu ĩyo ũmĩtũme, warĩkia maũndũ macio mothe rĩu ũcoke weterere.

Thoko gwĩtũ kaingĩ andũ magũraga na makarĩha na mbeca bari bari tondũ rĩmwe ũngĩthiĩ nĩũgũkora mwendia ũrakwĩra angĩkorwo ũramũtũmĩra mbeca na thimũ no ũmũtũmĩire nginya cia kũruta, kwoguo weka ithabu ũkona nĩ ta ũgũthiĩ hathara angĩkorwo ũgũthiĩ ũkĩrĩhaga na thimũ. No harĩ arĩa metĩkagĩra kũrĩhwo na thimũ-rĩ, nĩmakoragwo na mũtaratara wĩtagwo pochi ya biashara na ĩo ndĩtinagia mbeca tiga iria ũgũkorwo ũkĩrĩha kĩrĩa ũragũra. Oho nĩ harĩ andũ anini marĩhaga na kandĩ ya visa.

Kauntĩ itũ ya Nyĩrĩ- rĩ, moritũ marĩa makuo andũ mageragĩra makĩhũthĩra mbeca- rĩ, nĩ atĩ wahota gũthiĩ nduka ya M-pesa ĩrĩa ĩhakuhĩ nawe, ũkore mũndũ ũcio ndarĩ na mbeca kana nduka nĩhinge, kũoguo ũngĩgathiũrũrũka nginya wone handũ ũkũruta mbeca nĩũgũikarakara. Wa kerĩ, nĩ atĩ wa hota kũruta mbeca, ũtinde ũgĩthiũrũrũka nacio narĩngĩ he mũndũ ũgũkuonete kuoguo no ũkorwo nĩ ũretigĩra no wũiyo tondũ andũ nĩ maramenya wĩna mbeca mũhuko.

Ĩno nĩ taũni ya Nairobi na nyũmba igĩrĩ nĩcio ndĩramenya wega. Ĩmwe ĩtagwo Times Towers na nĩyo nyũmba ĩrĩa ndaihu mũno Nairobi taũni. Ĩyo nyũmba nĩo ĩkoragwo andũ arĩa a rũhonge rwa kũrĩha igoti. Nyũmba ya kerĩ ĩrĩa ndĩramenya nĩ nyũmba ya KICC , nayo ĩyo nyũmba ĩkoragwo kaingĩ nĩ ya gũcemania hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mĩcemanio ya kĩmabũrũri na ningĩ rĩngĩ andũ macerete matamĩũĩ nĩ mathiaga mũno kwĩrorera.

Ngĩthondeka mbanjeti yakwa -rĩ, nyambaga ngarora maũndũ marĩa ma o mũhaka gwĩkwo, maũndũ ta kũrĩha nyũmba na kũgũra irio, ngacoka ngandĩka marĩa mangĩ makuhĩrĩririe nwĩkwo, maũndũ ta kũrĩha cukuru na rĩngĩ gũtũmĩra mũciari mbeca. Ngathiĩ nyandĩkĩte oroũguo oroũguo, o ũrĩa maũndũ marathiĩ matarĩ na bata ũcio mũnene, ngathiĩ ndĩmandĩkĩte nĩgetha ngahingia marĩa marĩ na bata mũno. Marĩa ingĩhota gweterera mũthenya ũngĩ-rĩ, macio namo ngamba ngatigana namo.

Gĩtũmi kĩa thirikari ya Kenya gũcagũra marĩhi ma kũgerera rũrenda-inĩ rwa eCitizen nĩ atĩ nĩ moĩ thimũ nĩ nyingĩ thikũ ici na andũ nĩ marahota kũingĩra itanetinĩ na ona komputa nĩ nyingĩ, kuoguo handũ ha gũtũmaga andũ matinde magĩthiĩ kũmataha motungata makabanga raini, rĩngĩ mĩtambo ya kũrĩa ũthire nĩ ĩthũkire, makĩona kaba mathondeke ũndũ mũndũ enda kũrĩha kaũndũ, arĩrĩhaga na akarĩkĩrio, nĩ getha magakorwo mahũthĩtie maũndũ macio mothe.

Athaki a mũbira wa magũrũ arĩa moĩkaine mũno Kenya rĩ, nĩ arĩa mathakagĩra irau cia nja wa bũrũri, na mũno mũno makoragwo mathiĩte rũraya, kwoguo nĩ tũmamenyaga tondũ kaingĩ nĩ twĩroragĩra mĩbira ya timu icio. Ũmwe njũĩ etagwo Victor Wanyama, na ũngĩ njũĩ etagwo Michael Ólunga, na wa gatatũ etagwo Anold Origi.

Nĩ hũthagĩra maũtungata ma eCitizen maita maingĩ. Na ũrĩa nyonete nĩ atĩ, ũngĩingĩra ta mwena wa KWS ta rĩngĩ ũkĩenda kũrĩha nĩgetha ũingĩre ũkerore nyamũ handũ rĩ, mĩtambo ĩyo nĩ ĩkoragwo na kahora mũno, kwoguo wahota kũrũgama ta ndagĩka mĩrongo ĩtatũ ũngĩkahota kũrĩha. Wa kerĩ, nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araingĩra mwena wa marĩhi ma igoti rĩ, mĩtambo ĩyo rĩmwe o na nĩ ĩregaga kũruta wĩra, kwoguo wahota kũgeria thikũ nyingĩ mũno ũngĩkahota gũĩka ũrĩa ũrenda

Haha nĩ handũ hathondeketwo ha kũgathĩrĩria motungata ma thirikari ma eCitizen marĩa maheanagwo kũhetũkĩra itaneti. Motungata maya nĩ ta kuoya ibandĩ, kwandĩkithia biacara, maũndũ megiĩ mĩgũnda, angĩkorwo nĩ license ta cia ngari. Maũndũ maya mothe nĩ maheanagwo nĩ eCitizen na andũ aya marũgamĩte haha marũgamĩte nĩ getha mathomithie andũ ũhoro wa mũtaratara ũyũ wa eCitizen.

Aya nĩ aruti a wĩra a bengi na mokĩte makamba hema yao handũ he na mũcemanio kana igongona. Nĩ motungata mao maragathĩrĩria, oho makiethaga andũ a kwĩyandĩkithia. Igongona rĩrĩ rĩna andũ aingĩ tondũ ona ngari nĩ nyingĩ na no rĩkorwo nĩ rĩa kĩndini tondũ he na mũkũrinũ na oho hena mũtumia ũmwe ũreandĩkithia ũrĩa ũhana tarĩ sister kũringana na mwĩhumbĩre.

Kũrĩha ngarĩ ũgĩtũmĩra ũtungata wa M-Pesa wa Pochi La Biashara rĩ kaingĩ ũkoraga ngari nĩyandĩkĩte namba ĩrĩa ĩkũhũthĩka na makamĩiga handũ andũ makwona kana akorwo matimĩandĩkĩte ũrĩa ũrarĩhia mbeca nĩ okaga agakũhe namba ĩyo, rĩu mũndũ aingĩraga M-Pesa ũgathiĩ Lipa na Mpesa ũgacoka ũkahingũra Pochi La Biashara ũgekĩra namba ĩyo yagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo, ũgekĩra nĩ tigiti wa mbeca cigana ũrarĩha ũgacoka ũgekĩra pin warĩkia ũguo ũgatũma nĩgetha mbeca igathiĩ namba -inĩ ĩyo.

Gwĩtũ indo iria igũragwo kaingĩ nĩ mĩthemba mĩingĩ. Indo ta mũtu, mũcere, waru, nyeni, itũngũrũ, nyanya, rĩmwe iria, cukari, ningĩ mũndũ ũrendia matunda ta marigũ na rĩngĩ maembe hakuhĩ na thitanji nĩagũragĩrwo kaingĩ. Na kĩndũ kĩngĩ gĩthiaga mũno-rĩ, nĩ thabuni nĩ ũndũ wa kũhũra nguo na ndaimba cia ciana.

Kwĩyandĩkithia ta mũikia wa kura nĩ ũndũ wa bata harĩ o mũndũ o wothe ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana na akoya kĩbandĩ. Nĩ tondũ wona weyandĩkithia-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa gĩthurano gĩgakinya rĩ nĩ ũkahota gũcagũra ũrĩa ũkwenda atuĩke mũnene waku wa bũrũri, ũrĩa ũkwenda atwĩke gavana, ũrĩa ũngĩenda atuĩke ceneta wanyu, maitũ wa kautĩ, kanjũra. Maũndũ maya mothe ũkoragwo ũhetwo rũtha rw kwĩamũrĩra, kwoguo rĩrĩa weyandĩkithia nĩ ũgũkorwo wĩteithĩtie mũno.

Mũtaratara wa inua Jamii-rĩ wanjĩrĩirio nĩ thirikari ya kenya no ũkoragwo wĩ wa gũteithĩrĩria andũ arĩa matehotete. Andũ ta ciana cia ndigwa, andũ akũrũ matarĩ na mũndũ wa kũmarora kana mũndũ wa kũmahe mbia na ningĩ arĩa marĩ na mawathe. Hĩndĩ ĩrĩa mandĩkithia núamba ciao cia M-Pesa-rĩ, nĩ mahoga kwamũkĩra ũteithio ũyũ marĩ o kurĩa marĩ mategũtinda magĩthiĩ gwa cibũ kwara raini, na nĩnyonaga kwagĩrĩire tondũ ta gwĩtũ atumia akũrũ nĩ manyĩtaga mbeca ciao marĩ o harĩa marĩ atagũtinda rĩngĩ agĩtangĩka angĩgathiĩ magũrũ kũrĩa angĩthiĩ kũgĩra mbeca ici.

Ngĩerũhia marũa makwa magũtwarithia ngari rĩ, ũrĩa ndekire nĩ atĩ ndaingĩrire eCitizen ngĩthiĩ mwena wa NTSA, ngĩhĩngũra harĩa marũa maya merũhagĩrio na ngĩkĩra namba yakwa ya gĩbandĩ, ngĩkĩra namba ya marũa maya makwa, ngĩcoka ngĩkĩra namba yakwa ya thimũ. Ndarĩkia ũguo ngĩrĩhĩra mbeca irĩa ndagĩrĩirwo nĩ kũrĩha ngĩcoka ngĩ print karĩthiti karĩa ndaheirwo, rĩu kau nĩ ko konanagia atĩ nĩ werũhia marũa maku.

Gũkũ nĩ wabici ya kambuni na kuma na itabiũ ya gwetha mũndũ mwerũ wa gũka kũruta wĩra kuo. Mũirĩtu ũyũ nĩ ũmwe wa arĩa megũkĩte kũgeria mũnyaka wao, aikara thĩ na andũ aya me gwĩkithagia itabiũ, maria, orio ciũria na acokia wega na arĩkia erwo nĩ ahetũka. Kuoguo nĩkĩo arĩ na gĩkeno ũũ na haha nĩ kũgeithio arageithio makĩmwĩraga karibu mũno gũkũ wĩra-inĩ ũyũ wĩtũ na nĩ watuĩka ũmwe wĩtũ.

Bataraitha gwitũ nĩ ĩkoragwo kuo na mũno mũno duka-inĩ cia Agrovet kwoguo ti kwaga yagaga no rĩmwe nĩkoragwo na goro kwoguo andũ makaremwo nĩ kũgũra na ona arĩmi arĩa magũra rĩngĩ mũndũ akagũra kaniini kwoguo agekĩra mũgũnda no ti gwothe kana agekĩra gatekũigana na macira magakorwo marĩ o manini ningĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ bataraitha yendagio na yarĩ na raithi ĩgĩcoka ĩgĩkorwo nĩ ya ihũire mahiga na ndĩateithirie andũ ona hanini.

Nĩ ngoragwo ndĩ member wa Safaricom Sacco na ndaingĩrire ta mĩaka ĩtatũ mĩthiru, nĩ mũrata wakwa wa mĩgathĩrĩirie mũno ngĩona tarĩkĩndũ kĩega, kuma ndaingĩra rĩ ndaninire mĩaka ĩrĩ ngĩgeria gũkomba mbeca kuo no ngĩrwo ndingĩhota tondũ mbeca iria ndundĩte rĩ itingĩhotithia gũkomberwo, ningĩ ngĩgeria kũruta mbeca icio tondũ nĩ bata ndarĩ naguo nĩgetha njĩke ũrĩa ndendaga no ndiahotire ona gũcirita kwoguo no ndĩtathiĩ ma mbere gũkorwo ndĩ member no Sacco ĩno ndĩrangenia.

Motungata ma mbeca ma M-Pesa, nĩ marĩ igweta muno na magakorwo na ngumo kũrĩ ma Airtel, wa mbere tondũ nduka cia M-Pesa nĩ nyingĩ, koguo mũndu angĩbatara ũtungata ndathĩnĩkaga agĩetha nduka kũrĩa ĩrĩ. No ta Airtel niĩ ona ndiũĩ ona kũrĩa ingĩthiĩ tondu ndiũĩ ona ĩmwe. Wa kerĩ nĩ atĩ M-Pesa nĩmageririe muno gũtũmĩkaga hĩndĩ ĩrĩa andũ maratũma mbia kana makĩrĩha koguo wĩ ngari-inĩ nĩ ũgũtumĩra M-Pesa, ũkĩgũra kĩndũ nduka-inĩ nĩ ũgũtũmĩra M-Pesa, ũkĩrĩha maũndũ ma thirikari nĩ ũgũtũmĩra M-Pesa. Ũguo, marehe maũndũ atĩ no ũtũre ũthiũrũrũkaga ũtarĩ na mbeca mũhuko no M-Pesa wĩnayo rĩ, magĩtuĩka akwendeka muno.

Ibuku rĩmwe rĩũĩkaine kenya rĩtagwo The River and The Source rĩandĩkĩtwo nĩ mũtumia wĩrĩga gũkua wĩtagwo Margaret Ogolla na mũtumia ũyũ akoragwo arĩ ndagĩtarĩ, ibuku rĩrĩ rĩũĩkaine mũno nĩ andũ mathomire cukuru thekondarĩ tondũ rĩarĩ rĩmwe rĩa mabuku marĩa mathomagwo na hĩndĩ ya kĩgeranio nírĩageragio, he mĩaka ya tene nĩrĩageragio ningĩ rĩgĩcoka rĩgĩtiga ningĩ rĩgĩcoka kwoguo rĩanakorwo ho mĩaka mĩingĩ.

Duka ya Mpesa nĩkoretwo ĩrĩ kĩndũ gĩa bata mũno gwitũ tondũ kaingĩ mũndũ athiaga ũgekĩrĩrwo mbeca Mpesa-inĩ ũgatũra ũcihũthagĩra wenda kũrĩha kĩndũ akorwo nĩ bithi akorwo nĩ thibitarĩ akorwo nĩ mũciari ũratũmĩra ona wathiĩ ngari-inĩ na kũgũra indo ũgatũmagĩra mbeca icio, ningĩ o ho andũ arĩa matendaga kũhũthĩra Mpesakana ona mũndũ rĩngĩ ũtarĩ na thimũ nĩ atũmagĩrwo mbeca na thimũ ingĩ na gathiĩ akaruta na kahota gũtuĩka wa gũcitũmĩraga.

Ngĩtua kũruta mũndũ kwandĩka mbajeti rĩ, wa mbere nĩ atĩ ingĩamba ndĩmũiguthie gĩtũmi gĩa kũandĩka mbajeti, nĩ kũgeria gũtũmĩra mbeca iria wĩna nacio na ciiganire, na ningĩ ũgakorwo maũndũ marĩa weka na cio nĩ maũndũ marĩa mena bata. Ndarĩkia ũguo ningĩ tuikare thĩ tũandĩke mabata make mothe. Tũcoke tũthiĩ tũkĩroraga tũkĩmabangaga o ũrĩ mena bata. Kĩrĩa kĩna bata mũnene, kĩambĩrĩre tũthiĩ tũthiĩte oro ũguo nginya harĩa mbeca ciake ĩrĩ igana.

Aya nĩ andũ akũrũ, athuri na atumia na mokĩte gũkũ kwamũkĩra mbeca cia mũtaratara ũrĩa wĩtagwo inua jamii ũrĩa ũkoragwo ũkĩheanwo nĩ thirikari ya kenya wa gũteithĩrĩria andũ arĩa matarehota, andũ akũrũ maheagwo mbeca mubango-inĩ wĩtagwo pesa ya wazee na o mweri o mweri mabatairio nĩ kũheo ngiri igĩrĩ ũgathiĩ ũgaikara ningĩ mweri ũngi ũkaheo ngiri ingĩ igĩrĩ kwoguo nĩcio magĩrĩte gũkũ mũndũ agoka akaihũria nĩ aheo agathiĩ.

Gwitũ ũngĩthiĩ duka-inĩ ya Mpesa gwetha ũtungata rĩ wa mbere no mũhaka ũkorwo na kĩbandĩ gĩaku, wakinya ho akorwo nĩ kũruta ũkũrutaga mbeca wĩraga ũcio wĩ ho ũrenda mbeca cigana agakwĩra kana arĩ na cio nĩgetha angĩkorwo iria arĩ nacio itingĩigana ũgathiĩ gwetha duka ĩngĩ angĩkorwo nĩ cikũigana rĩ ũgathiĩ gwa kũ withdraw ũkaruta message yoka agakũnengera mbeca ciaku na agakũihũria ibuku-inĩ angĩkorwo nĩ kũiga mbeca ũmũnengeraga mbeca ũgeterera agakũihũrĩria nginya message ĩgoka.

Mũthemba wa thimũ ĩrĩa nyendete mũno nĩ iphone na mũno mũno ĩrĩa ndĩĩriragĩria nĩ iPhone sixteen Pro Max. Kĩrĩa kĩngucagĩrĩria, wa mbere, nĩ ĩrĩ rangi mũthaka mũno. Wa kerĩ nĩ atĩ camera yayo nĩ njega biũ, kwoguo o na ĩrutaga mbica thaka kũrĩ kĩndũ kĩrĩa ũkũhũraga ũrĩa kĩhana. Ya gatatũ nĩ atĩ, thimũ ĩno ti nditũ ta iPhone iria irakoragwo hau kabere.

Andũ a NTSA nĩo maragathĩrĩria marũa ma gũtwarithia ngari maya ma mũthemba mwerũ na makera andũ macenjie matige gũtũmĩra marĩa makũrũ ma iratathi. Marũa maya merũ me na mogarũrũku tondũ wa mbere nĩ makoragwo mandĩkĩtwo maũndũ maingĩ ma mũndũ, makandĩkwo nginya hicitorĩ ya ũtwarithia wa ngari wa mũndũ o na hangĩkorwo nĩ harĩ mahĩtia arĩ eka e bara-rĩ nĩ makoragwo o makĩoneka o marũa-inĩ macio.

Marĩhi ma mbeca kũhũthĩra Mpesa nĩ mahũthĩtie maũndũ thĩiniĩ wa kauntĩ ya Gĩthumo. Tondũ wa mbere mũndũ no ahote kũrĩha mbiru ya maĩ ũrĩ o kũrĩa ũrĩ ũkĩhũthĩra Mpesa . Ningĩ maũndũ marĩa ma kũrĩha igoti mothe nĩ matuĩkĩte ma kũrĩhwo na Mpesa , ta kũrĩha thoko, kũrarĩhwo na Mpesa , kũrĩha parking ya ngari nĩ Mpesa na rĩmgĩ mũndũ akĩerũhia kana gwetha marũa ma kũruta mbiacara ararĩha ona . Kwoguo gũtirĩ kũndũ andũ maratinda magĩthiĩ kũbanga raini.

Ingĩona acirithania igoti-inĩ rĩa Kenya, na mũno mũno handũ harĩa harĩ na ũrĩa waritaire wetagwo Justice Maraga. Ndirikanaga cira warĩ kuo thutha wa gĩthurano kĩa ngĩri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja, hĩndĩ ĩrĩa ũrĩa wa cindanagĩra gĩtĩ kĩa mũtongoria wa bũrũri, Raila Ondinga atwarire cira akiuga ndanacindwo nĩ ũhuru wa kĩnyata na kĩhoto na igoti rĩrĩ rĩkĩamũra atĩ gĩthurano gĩcokerwo, no ona gĩacokerwo ũhuru nowe wacokire kũhotana

Ũtungata wa bengi na intaneti rĩ nĩ ũhũthĩtie biacara nyingĩ cia bengi na mũno mũno nĩ wĩtĩkĩrĩtwo Kenya tondũ bengi nyingĩ nĩ cia mbĩrĩirie gũtũmĩra intaneti na iria nyingĩ igathondeka App cia gwĩkĩra thimũ-inĩ nĩgetha ahũthĩri aa bengi ĩyo rĩ mũndũ arĩ thiaga tu App inĩ ũgeka maũndũ marĩa ũrenda, akorwo ũrenda kũmenya nĩ mbia cigana wĩnacio ũkarora akorwo nĩ gwĩkĩra mbia kuma rĩngĩ M-Pesa inĩ ũgekĩra kũruta no ũhote, ĩgakũhotithia gwĩka maũndũ maingĩ.

Nĩ ngoretwo ngĩhũthĩra Fuliza ta ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ na ũrĩa ndĩ mĩhũthĩraga noguo mathiaga manyongereire mbeca iria ingĩhota gũkomba. Ngwĩciria rĩu nginyĩtie ta ngiri inya na hĩndĩ ĩrĩa ndĩratũmĩra andũ a nyũmba ya kwa thimũ rĩ ,Fuliza nĩ ĩndeithagia mũno, nĩ tuge nĩ ta maitũ ndĩrenda gũtũmĩra ngiri igĩrĩ na ndĩna ngiri ĩmwe tu thimũ-inĩ, thiaga o Mpesa ngamũtũmĩra mbeca o kawaida Fuliza ĩkanyonia nĩ ĩkũnyongerera mbia iria itarĩ nacio.

Ndekĩra mbeca M-Pesa-inĩ rĩ harĩ iria njigaga oro hau hakuhĩ nĩgetha ngahota kũhũthĩra rĩngĩ ngĩgũra kĩndũ kana ngĩrĩha tigiti matatũ-inĩ nacio iria itarenda gũtúmĩra naihenyarĩ, ndĩcitwaraga M-SHWARI na ngacihinga ihinda ria thikũ mĩrongo ĩtatũ nĩgetha ndikahote gũcitũmĩra ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ndendia kĩndũ biashara-inĩ yakwarĩ nyendaga kurĩhwo na pochi la biashara nĩgetha ngakorwo ngĩhota kũrora ngona nĩ mbeca ciigana ndathũkũma

Ũritũ ũrĩa ndanacemania naguo ngĩruta mbeca kuma akaunti-inĩ ya Airtel money rĩ, nĩatĩ ndiowĩ handũ harĩ nduka nĩkũrĩrĩria ndoragĩrĩria, ngĩthiũrũrũka ngĩthiũrũrũka taũni ngĩkora nduka ta ithatũ ciandĩkĩtwo nĩ cia Airtel money no ciothe ciarĩ hinge, koguo ngĩthiũrũrũka mũthenya wa mbere ngĩaga, wa kerĩ ningi ngĩthiũrũrũka ngĩaga, wa gatatũ nĩrĩo ndakorire no ngĩona niĩ ndikwenda kũhũthĩra Airtel money rĩngĩ angĩkorwo ũguo nĩguo ĩna hinya.

Kũhingũra akaunti ya M-pesa rĩ, wa mbere no mũhaka ũkorwo na kĩbadĩ koguo ĩhingũragwo nĩ mũndũ ũkinyĩtie mĩaka ĩkũmi na ĩnana. Wa kerĩ mũndũ athiyaga nduka ya Safaricom kana kwa agenti wa Safaricom ũkamera nĩ akaunti ya M-pesa ũrenda, magakũhe fomu ũkaihũria, warĩkia kũihuria fomu agenti ũcio agagwikĩrĩra M-pesa thimũ-inĩ. Nĩgetha M-pesa yanjie kũruta wĩra rĩ ũneyaga agenti mbeca agagwikĩrĩra na kuma hau mbeca ciaingĩra, akaunti ĩyo ĩkambia kũruta wĩra.

Kũrĩha ngari na Mpesa Paybill mũndũ athiaga Mpesa ũgacagũra Lipa na Mpesawakinya hau ũgacagũra paybill ĩgakwĩra wĩkĩre business number ũgekĩra, ĩgakwĩra wĩkĩre Account Number ũgekĩra kuma ĩgakũria nĩ mbeca cigana ũrenda gwĩkĩra kwoguo ũgekĩra iria ũkũrĩhaga warĩkia ũguo ĩgakwĩra wĩkĩre Pin yaku ya Mpesa ũgekĩra, ĩgakũria ũkwendaga gũtũmĩra ng'ania mbeca cigana ũũ ũgekĩra ĩĩ, rĩu warĩkia ũguo mbeca ikarutwo thimũ-inĩ yaku.

Kũigithia mbia na M-Shwari rĩ, mũndũ ambaga agathiĩ M-Pesa ũkahingũra, ĩgakũrehera maũndũ maingĩ ũgacagũra loans and savings, ũgacoka wahingũra hau, ũkahingũra M-Shwari, ũgathiĩ send to M-Shwari, ĩgakũria nĩ mbeca cigana ũrenda gwĩkĩra M-Shwari inĩ, ũgekĩra nĩ cigana, ĩgagwĩtia Pin wekĩra ũguo ũkarĩkia.‎ Angĩkorwo ningĩ ũkwendaga kũiga mbeca na ndũkahote gũcirutanga rĩ, ũthiaga lock savings account ũkahingũra akaunti, ũgekĩra nĩ mbeca cigana ũrenda kũhingĩra hau, ũgekĩra Pin ũkarĩkia

Nĩ thamagia mbeca ciakwa kuma bengi ngaciĩkĩra M-Pesa, tondũ nĩ menyerete mũno kũhũthĩra M-Pesa kwoguo nĩ nyonaga ta ĩrĩ raithi kũhũthĩra. Rĩu thĩna ũkoragwo atĩ apu cia bengi rĩmwe rĩ, nĩ iregaga kũhingũka, kana o na yahingũka ĩgaikara, rĩmwe ũngĩkaihũria maũndũ marĩa ĩbatiĩ nĩ kũihũrĩa nĩgetha ũhote kũruta mbeca ũgaikara. Ningĩ no ũrĩkie maundũ macio mothe ĩgaikara ningĩ ĩngĩkarĩkia, kwoguo o na no ũgerie ũmũthĩ ĩrege, rũciĩ ũgerie rĩngĩ ĩrege, kana ũikare mathaa maingĩ ĩngĩgeetĩkĩra gũthamia mbeca icio.

Andũ arĩa marutaga mbiacara nini-rĩ, tuge ta atumia a kwendia nyeni ũguo, nĩmagĩrĩirwo nĩ kũigaga mbeca ciao M-shwari tondũ M-shwari nĩ ĩteithagia mũndũ kũmenyaga nĩ mbeca cigana ũthũ kũmĩte ihinda rĩigana ũna rĩrĩa waciehereia harĩ M-mpesa ĩno ĩngĩ ya kawainda. Ningĩ ũngĩkora mũndũ nĩ arageria kũiga mbeca ũtagũcihũthĩra, rĩngĩ nĩ tondũ nĩ ũrenda gũgeka ũndũ nacio waikaikara-rĩ, nĩ ũkoragwo na handũ ũngĩhingũra akaunti na ũhingĩre mbeca icio nĩgetha ũkaga gũcitũmĩra oũguo.

Sacco nĩikoragwo irĩ nyingĩ Kenya, no nĩkũri iria irĩ igweta mũno ta Stima Sacco, Mwalimu Sacco, Safaricom Sacco na nĩiteithagia andũ kũigaga mbeca ciao mũno mũno andũ arĩa marathũkũma omweri omweri. Na ũrĩa mũndũa rathiĩ amenyerete kũiga mbeca kũo rĩ hĩndĩ ĩrĩa arabatara gũkomberwa mbeca nĩmamũheaga na uhh akarĩha okahora atakũrĩha mbeca irĩ igũrũ mũno torĩa mabengi mekaga.

Kambuni ya Safaricom M-Pesa nĩ ĩkoretwo na ũguni mũnene mũno harĩ andũ a Kenya. Wa mbere nĩ atĩ nĩ yahũthirie mĩkuĩre ya mbeca. Rĩu ũrĩa andũ makuaga mbeca mĩhuko magĩĩtigagĩra kũiywo, guoya ũcio nĩ wathirire, tondũ rĩu o na thimũ ĩngĩũra, mũndũ no aguthũke, ũthiĩ kwa anjenti ũmwĩre akũhingĩre akaũnti yaku nĩgetha mbeca ciaku ikorwo irĩ o ho. Wa kerĩ nĩ atĩ maũndũ maingĩ rĩu mũndũ nĩ arĩhaga na M-Pesa, kwoguo ũkĩrĩha ta thitima, ndũgũtinda ũgĩthiĩ kũara raini. Ũkĩrĩha nginya bithi, nĩ ũkũrĩha nginya na thimũ ũrĩ o kurĩ ũrĩ. Na o na ũrĩa mundũ arigagwo ũgũtũmĩra mũciari mbeca atĩa rĩ, rĩu o harĩa ũrĩ nĩ ũhotaga kũmũtũmĩra. Gũtirĩ undũ thikũ ici ũtangĩĩkĩka na M-Pesa.

Kaũntĩ-inĩ itũ ya Nyeri rĩ, gĩcunjĩ ta kĩa mĩrongo ĩnana harĩ igana nĩkĩo kĩhũthagĩra M-Pesa, na to mũhaka mũndũ akorwo na thimũ yake nĩgetha ũkorwo na M-Pesa. No tondũ andũ aingĩ nĩ marĩ thimũ rĩ, o na ũrĩ ũtarĩ nĩ ahotaga kũhoya mũndũ ũrĩa wĩ hakuhĩ nake. Kĩrĩa gĩtũmaga meende M-Pesa mũno kũrĩ Airtel Money, nĩ atĩ nduka cia M-Pesa nĩ ikoragwo irĩ nyingĩ. Kwoguo kana nĩ gũtũma mbeca, kana nĩ gũthiĩ kũruta, mũndũ nĩ akoragwo akĩmenya kũrĩa egũthiĩ, no nduka cia Airtel, ndigũĩciria nĩ njũĩ o na ĩmwe ĩ Nyeri.

Ta mĩaka ĩtano ũguo mĩthiru nĩ ndahũthagĩra apu ĩno ya TALA, ĩkoragwo ĩrĩ ya gũkombithia mbeca. Na o ũrĩa ndathiaga ngĩhũthagĩra no guo ya thiaga ĩkĩnyongagĩrĩra mbeca iria ingiahotire gũkomba. No rĩmwe nĩ ndakombire ngiri ithano, na ndabatiĩ gũcokia irĩ ta ngiri ithathatũ na kĩndũ, ndiraririkana wega. No hĩndĩ ĩyo ngĩcererwo na ngĩmeera nĩ ngũcererwo ngĩcoka ngĩrĩha o kahora, no ngĩthiĩ gũkomba rĩngĩ, ngĩkora nĩ manyihanyihĩirie mbeca iria ingĩahotire gũkomba kwoguo ngĩtigana nayo.

Mbeca cia digital nĩ ikoragwo irĩ nyingĩ Kenya, na mũno mũno nĩ apu ikoragwo thimũ-inĩ mũndũ ekĩraga, ũkahota gũkombithio mbeca ici. Thirikari ndikũona te ĩkoragwo na mawatho rĩngĩ ĩgathĩkĩte ma kũroraga andũ ene apu ici, tondũ rĩmwe marĩhi matihananaga, amwe nĩ marĩhagia nyingĩ, arĩa angĩ matirĩhagia nyingĩ. Iria njũĩ nĩ TALA, Branch, Timiza, ZK Pesa na LendPlus.

Arĩmĩ a gwitũ rĩ, ũrĩa mangĩka nĩgetha makorwo na umitho mahũthĩra bataraitha rĩ, no methire rĩngĩ mũndũ wa kũmathomithia wega ũrĩa bataraitha cibatiĩ nĩ kũhũthĩrwo. Ũkamenya bataraitha ĩno ibatairwo nĩ kũhũthĩrwo harĩ mũmera ũyũ na ũyũ na ũyũ. Na ũhũthagĩrwo mũmera ũyũ wĩigana ũũ, tondũ kĩrĩa ũrabatara nĩkĩo kĩrĩ bataraitha-inĩ ĩno. Na ningĩ o na gĩthimi, nĩgetha mũndũ ndakahũthĩre nyingĩ ĩthũkie, kana ahũthĩre nini kũrĩ ũrĩa ĩkũbatarainie, yage gũteithia.

Mũndũ no ahote kũoya kĩbandĩ kĩa mũthemba wa digital ũkĩhũthĩra intaneti Kenya. Ũrĩa mũndũ ekaga nĩ atĩ, ũhũthagĩra thimũ yaku, ũgetha apu ĩtagwo eCitizen Gava Mkononi. Ũkaingĩra apu-inĩ ĩyo ũgathiĩ eCitizen, ĩgakũonia kũrĩa ũkũihũrĩria kĩbandĩ gĩkĩ. Na rĩu mũndũ anyitaga thimũ, ũkamĩmũrĩkithia ũthiũ, ĩkoya ũthiũ waku nĩgetha ĩkona nĩ ma nĩ we. Ningĩ ĩgacoka ĩkorora irore ciaku nĩgetha ĩgeetĩkĩra nĩ we. Yarĩkia ũguo ĩgeetĩkĩra rĩu gũthiĩ nambere na ũkaheo kĩbandĩ gĩkĩ kĩa mũthemba wa digital.

Niĩ mwene ndiĩyandĩkithĩtie na Boma Yangu no nĩ ndĩmĩoi wega tondũ nĩ ndageririe kwandĩkithia mũciari wakwa, koguo ngĩingira E-Citizen na ngĩkĩra maũndũ make mothe nginya ngĩrĩkia. No kuma hau rĩ rĩrĩa rĩothe twanageria kũingĩra niĩ ndirĩ ndakorwo ona rita rĩmwe ĩkĩhota kũingĩra koguo ndimenyaga kana nĩ ithuĩ twahĩtirie handũ kana nĩ mĩtambo ĩkoragwo ĩrĩ thĩ, kana yarĩ ũndũ wa ma, kana wa maheni.

Mũndũ akĩoya marũa ma good conduct kũhĩtũkĩra E-Citizen rĩ, ũthiaga harĩa hena good conduct ũkaihũria bomu yaku, warĩkia bomu nĩmagwĩtagia document ũkaheana kĩbandĩ kana passport warĩkia ũguo magakũhe naba ya kũrĩha na M-pesa ũkarĩha na ũgacoka ningĩ ugacagũra mũthenya ũrĩa ũrona ta ũgĩhota gũthiĩ nĩngetha we ũwĩrorere warĩkia ũguo ningĩ ũga print karĩthiti ga kuonania atĩ nĩ warĩha koguo ũgĩthie kuoywo ĩrore, kau nĩko ũgakua.

Kũhingũra eCitizen nĩ nyonaga nĩ kwa ndĩithirie tondũ nĩ ndĩmĩhũthagĩra o kaingĩ rĩa mbere kũhũthĩra eCitizen nĩ Passport ndaihũragia na ndekire maũndũ moothe kwoguo ngĩkinya gũthiĩ Nyayo House nĩndarĩkĩtie maũndũ marĩa maingĩ na kũu nakuo ndiathire gũikara mũno, hĩndĩ ĩngĩ ndanahũthĩra eCitizen nĩ ngĩthiĩĩ kwĩrorera nyamũ Naikuru na Naivasha na ona Nairobi hĩndĩ ciothe nĩ eCitizenhũthagĩra na rĩngĩ ndahũthĩra eCitizen nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrenda kũiyũria maũndũ megiĩ igooti.

Ũrĩa thirikari ĩngĩka nĩgetha yagĩrithie ũtungata wa eCitizen rĩ, nĩ gũthondeka mangĩthondeka mĩtambo yao, tondũ nĩ makoragwo moĩ eCitizen nĩ ĩrahũthĩka nĩ andũ aingĩ. Kwoguo mathondeke mĩtambo ĩna hinya ĩtarĩtindaga ĩgĩkorwo ĩ thĩ. Tondũ, nĩ maita maingĩ mũndũ ageragia kũingĩra eCitizen, rĩmwe ũkaremwo nĩ kũingĩra, rĩrĩa rĩngĩ ũkaingĩra ĩgathiũrũrũka nginya ũkanoga ũgatigana nayo. Na rĩmwe o na ũthiĩte Huduma Center rĩ, nĩ ũkoraga ti andũ marega gũgũteithia, nĩ mĩtambo ĩno ĩrĩ thĩ. Kwoguo mangĩthondeka eCitizen, o na Huduma Center nĩ magũkorwo na umithio mũnene.

Kũndũ kũrĩa gũtakoragwo na mĩako mĩingĩ ya gĩtekinolojĩ-rĩ andũ a kũu matikoragwo mahĩmbĩirie motungata ma kũhĩtũkĩra intaneti no kĩrĩa gĩtũmaga nĩatĩ kũu intaneti ndĩkinyaga wega mũno mũno tondũ nginya netwaki gũtikoragwo kwoguo ũrĩa thirikari ĩngĩka nĩguo andũ aya matwĩke a kũhota kũhũthĩra motungata maya-rĩ , nĩatĩ nomamathondekeire kũu rĩngĩ akorwo nĩ busta magwĩkĩra kana ũrĩa ũngĩ magwĩkarĩ nĩgetha intaneti ĩgatwĩka ya gũkinya wega na mahote gũtwĩka a kũmĩhĩmbĩria.

Mũndũ angĩenda kũhũthĩra mũgithi wa SGR rĩ, no thimũ yaku woyaga, ũkaandĩka SGR. Igakũhingũrĩra ũkarorania nĩ mũgithi ũrĩkũ wĩ kuo, rĩngĩ akorwo nĩ ũramenya mũthenya ũrĩa ũrenda gũgathiĩ, ũkarorania mĩgithi ĩrĩa ĩkuo na nĩ thaa cigana ĩrathiĩ. Hangĩkorwo na gĩtĩ ũkarĩhĩra na ũkaheo risiti. Rĩu risiti ĩyo, nĩ yo ũgathiĩ kũonania hĩdĩ ĩrĩa ũrathiĩ. Hangĩkorwo mũthenya ũrĩa ũkwendaga gũthiĩ hatirĩ rĩ, no ũrore mĩthenya ĩngĩ, nginya rĩrĩa ũrĩona mũgithi ũngĩhota gũthiĩ naguo.

Ũndũ ũyũ ũndirikanagia kũingĩra park kana kũrĩa nyamũ cia gĩthaka ikoragwo, na mũno ngaririkana hĩndĩ ndathiĩte park ya iria rĩa Naikuru, nĩ ndaikarire mũno tondũ eCitizen nĩ yaregete kũhingũka na twarĩ andũ aingĩ kwoguo mũndũ angĩkarĩha nĩwaikaraaga, hĩndĩ ĩngĩ ndanahũthĩra no hĩndĩ ĩyo nĩndahotire gwĩka na ihenya ndaingĩrĩte park ya Nairobi

Maũtungata ma thirikari ma kũhĩtũkĩra intaneti rĩ, nĩ mageretie kũnyihia ngarama ya aruti a wĩra, tondũ maũndũ maingĩ marutagwo tene rĩngĩ kwandĩka maũndu maingĩ, kũiga mabairo, rĩu nĩ meeherire. Andũ matitindaga magĩthiĩ maobisi kũara raini, maihũrĩte kuo .Kwoguo andũ arĩa maandĩkagwo kũruta wĩra ũyũ rĩ, rĩu nĩ matigire kũandikwo na ũndũ ũcio nĩ ũnyihagia ngarama ya mahũthĩro ma thirikari.

Mũndũ akĩyandĩkithia eCitizen rĩa mbere rĩ, ũhingũraga eCitizen ũgathiĩ kwa kũ register, ũkauga wĩ mũkenya, ĩgakũrehera handũ ha kũihũria ĩgagwĩtia namba ya kĩbandĩ ĩgagwĩtia ritwa, ĩkoria waciarirwo mwaka ũrĩkũ ũgekĩra nginya emairo ũgacoka rĩu ũgetĩkĩra warĩkia nĩ wĩtĩkĩra atĩ maũndũ maria waheana nĩmo magĩrĩire rĩ ĩgakũĩra ũthondeke password ĩrĩa ũrĩhingũraga nayo ũthathondeka magacoka magagũtũmĩra email ũgetĩkĩra nĩwe wahingũra warĩkia ũguo ĩgakorwo nĩ yambĩrĩria kũruta wĩra.

Thirikari cia kauntĩnĩ nyonaga ta ciateithirie akenya kũgĩaga na ũhoti wa kũhingia mabataro mao, tondũ akorwo nĩ kĩndũ ta thibitarĩ rĩu matithiaga kũnene ũria andũ atũmagwo kũnene tondũ o kauntĩ o kauntĩ ĩna thibitarĩ yongereirwo ũhoti na ĩkĩongererwo nginya macini. Akorwo nĩ maũndũ mangĩ ta rĩngĩ maigoti andũ matithiaga kũrĩa mathiaga kũnene ona magoti nĩ mathondekirwo na kwĩna maũndũ maingĩ mũno marehirwo hakuhĩ na andũ kũrĩ ũria gwakoragwo tene.

Ingĩtua kwonia mũndũ kwoya marũa ma good conduct rĩ tũngĩthiĩ nake handũ hena cyber nyambe ndĩ mũteithie kũhingũra akaunti yake ya eCitizen. O hau eCitizen tũhingũre mwena wa DCI tũrore haria good conduct ĩihũragĩrio, njihũrie fomu ĩrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũiyũria na twĩkĩre mbica ya kĩbande gĩake ĩrĩa ya gũ scan. Twarĩkia ũguo rĩ ningĩ tũrehe na Mpesa na tũrore nĩ mũthenya ũrĩkũ angĩhota gwĩtwara wobici cia kũrĩa agathiĩ kwoĩrwo irore ningĩ tũ print karithiti karĩa agathiĩ nako kwoguo agũkorwo atigĩrĩire tu gũgetwara wabici nĩ getha arĩkĩrio.

Wĩ Nyeri kauntĩ, no ũhote kũhoya marũa ma wĩra kũhĩtũkĩra intaneti. Ũrĩa mũndũ ekaga nĩ atĩ aingĩraga website ya kauntĩ, ũgathiĩ kũrĩa kũihũragĩrio, nĩ ũgũkora bomu, ũkaihũria maũndũ marĩa mabatairwo. Magacoka magakwĩra wĩkĩre ndokumenti, wahota gwĩtio pin wĩtio rĩngĩ certificate ya kũonania mbiacara ĩyo yaku nĩ we warĩnjĩcitĩte na kĩrĩa kĩngĩ magũgũĩtia ũgekĩra. Ũgacoka magakũhe namba ya kũrĩha, mũno mũno ũkũrĩha na M-Pesa. Wona warĩkia ũguo, rĩu nĩ kũrora ũrĩroraga, nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkarĩkĩrio ũmenye marũa maku nĩ mauma.

ĩno nĩ nduka ya Airtel, na aya nĩ aruti a wĩra arĩa mateithagia andũ arĩa moka gũcera tondũ mena ũndũ marenda kũhingĩrrio. Ta rĩu mũndũ angĩkorwo nĩ arenda raini njerũ ya Airtel, okaga gũkũ, angĩkorwo nĩ raini yũrĩte, nĩ yo ũrenda gwĩkĩrĩrwo ĩngĩ, ũgoka o ro gũkũ, na ũngĩkorwo nĩ ũrenda rĩngĩ kũhingĩrio kaũndu kegiĩ Airtel Money rĩ, gũkũ no kuo mũndũ okaga, mathĩna mothe ma Airtel marehagwo gũkũ.

Gũkũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Njeri na hena gĩbaũ kĩandĩkĩtwo Njeri hau bara-inĩ ya rami. Rĩu andũ nĩ mendete mũno kũhũrĩrwo mbica haha tondũ kaingĩ wera mũndũ wĩ Njeri ndamenyaga nĩ atĩa wa uga. Njeri nĩ rĩtwa rĩa kairĩtu koguo mũndũ nĩ arigagwo nĩ atĩa wa mwĩra, no ũmũtũmĩire mbica nĩgetha athome etĩkie nĩ ma nĩ kũndũ ũrĩ gwĩtagwo Njeri.

Ingiona beyond zero mobile clinic-rĩ, kĩrĩa ndirikanaga nĩ mũtumia wa ũrĩa ũrarĩ mũnene wa bũrũri, Mũigai wa Kenyatta, Ũhũru. Mũtumia ũyũ wake wĩtagwo Margaret-rĩ, nĩwe wambĩrĩirĩe mũtaratara ũyũ. Na ũkoragwo ũrĩ wa gũteithia atumia kũgia ciana matakũrĩhio thibitarĩ nĩ getha gũtige gũkoragwo na atumia mareteithĩria mũciĩ rĩngĩ mũndũ akagĩa na tũmathĩna kana mwana wake akagĩa gathĩna, na hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie wĩra ũyũ-rĩ, o mwaka o mwaka nĩ gwakoragwo na ihenya rĩa bangagwo na ngĩnya Margaret we mwene nĩ ateng'eraga.

Nĩ gũkoretwo gũkiura ihinda rĩa mweri ũmwe mũhĩtũku, na tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ya mahanda rĩ, kambuni ciothe ciendagia mbegũ, kana nĩ cia mbembe, kana nĩ mboco, kana nĩ nyeni na kĩrĩa kĩngĩ, nĩ makoretwo mena umithio mũnene. Kwoguo ta, kambuni ta Simlaw, SEEDCO, KENYA SEED, EAST AFRICA SEED, Continental Seed, Savannah, ELGON. Aya othe nĩ makoretwo mena umithio mũnene.

O bengi o bengi ĩkoragwo na marĩhi ngũrani hĩndĩ ĩrĩa ĩraheana ngombo, no nĩ kũrĩ bengi ikoragwo na marĩhi ma thĩ, na ingĩ marĩhi ma igũrũ. Marĩhi ma thĩ, bengi iria njũĩ nĩ First Community, nĩ njũĩ HABIB BANK, nĩ njũĩ Housing Finance, na Ecobank, na ĩngĩ ĩtagũo Access Bank na Consolidated Bank.

China Square nĩ nduka ĩrĩ igweta mũno Nairobi, na ngumo yayo nĩ tondũ nĩ ĩkoragwo ĩkĩendia indo nyingĩ mũno, mũno mũno cirutĩtwo bũrũri wa China, na indo ici ciendagio na thogora wa thĩ. Ũkoragwo na indo cia kũruga, rĩngĩ indo ta mathaburia, mathani, iciko, ikombe, ngirathi, indo icio ciothe, na nginya indo cia kũgemia nyũmba nĩ cirĩ kuo. Ningĩ o na maguta ma kwĩhaka na mathaga maingĩ nĩ makoragwo nduka-inĩ ĩno.

Nĩngenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa ndona mũndũ agĩkũrĩria indo ciake ciakũrĩa, na mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũria indo irĩa ihuthĩkaga kaingĩ ta mbũga, indo ta thũkũma, thibinanji, karati, itũngũrũ, mbiti ruti. Ona niĩ mwene nĩnyendaga kwĩrĩmĩra indo icio tondũ rĩmwe rĩrĩa mũndũ arathiĩ kũgũra ndũkoragwo ũkĩmenya nĩkĩĩ nakĩĩ gĩ gwĩkĩrĩtwo kana nĩ kemiko ĩrĩkũ ingĩgũthũkĩra ciĩ indi-inĩ icio. No hĩndĩ ĩrĩa ndarima nĩ ngoragwo ngĩmenya kĩndũ gĩkĩ ndekĩrĩte kĩna na kĩna na ngamenya atĩ gĩtingĩthũkĩra.

Mborera ya mahuti maigũ-rĩ nĩ ĩhũthĩkaga mũno gwĩtũ na gĩtũmi nĩ tondũ mũndũ no ahote gũthondeka mborera ya mũthemba ũyũ ũtagũtũmĩra mbeca ona hanini, tondũ ũgũtũmĩra mhuti marĩa mothe ũkwona, ũtũmĩre maria, ũcehe rũgiri ũtũmĩre, ũbure mĩtĩ woe mahuti macio, ũthiĩ nginya na kũu barabara-inĩ ũgĩethaga mahuti. Ũmarehe mothe wenje irima ũmekĩre, weterere nginya hĩndĩ ĩrĩa magatuĩka thumu.

Riita rĩakwa rĩa mbere gũtũmĩrwo mbeca na M-Pesa nĩ mũndũ wĩ nja ya bũrũri rĩ, nĩ ndirikanaga ciarĩ ngiri mĩrongo ĩrĩ na nĩ mũndũ ũikaraga New York, twendeirie nguo. Rĩu ndatũmĩrwo message ĩyo nĩ ndambire ngĩrigwo kana no kũhoteke mũndũ ũtarĩ Kenya andũmĩre mbeca, na ngĩamba o na ngĩrigwo kana rĩngĩ nĩ mũndũ wĩ Kamiti ũrathaka na niĩ. No ngĩrora mbia iria ndarĩ nacio thimũ-inĩ, ngĩona nĩ ma nĩ ciongerereka na ngĩgeria o na kugũra credit nĩgetha nyone kana nĩ ma mbia icio nĩ ikũnyihanyiha, ngĩona nĩ ma.

Thigari cia barabararĩ, kaingĩ nĩiteithagia tondũ nĩciroraga mĩthiĩre ya ngari na ikarora kana andũ mena marũa marĩa magĩrĩire, no rĩmwe niĩ nĩnyogaga ta nginya maritũhagia maũndũ, ta mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thigũkũ. Rĩu ũrĩa mekaga nĩ atĩ mathiaga makarũgamia ngari nyingĩ bara, makambia gwĩtia marũa, magetia rĩngĩ marũa ma insurance, magetia ma ndereba, makarora, magathiũrũrũka nginya ngari yothe magĩethaga mahĩtia, rĩmwe nginya athii makerwo maume. Rĩu mũngĩgacoka ngari-inĩ na mũkũrũgamĩtio mũrĩ andũ aingĩ mũgakorwo mũihũire inyuothe bara kwĩna njamu.

Bengi ĩrĩa nini makĩria taũni-inĩ itũ rĩ, ĩtagwo First Community Bank, na nĩ bengi njerũ tondũ ĩrahingũrirwo kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ. Na o na korwo ndĩrĩ na andũ aingĩ rĩ, nĩ ĩrageria kũĩgathĩrĩria na kũgucĩrĩria andũ, tondũ ĩrera andũ mũndũ angĩhingũra akaũnti kuo rĩ, no ũhote gũkomberwo mbeca thutha wa mieri te ĩtano ũguo, na marĩhi ma ngombo icio magakorwo marĩ gĩcunjĩ gĩa kenda harĩ igana.